Achome poisioni amun toteroti lagook choton che ng'etiik sikopiit kinet tuguk chenyolu ak chemonyolu yegokitoroor koik chito newoo ak kora sikotoret konetge olekitepto yon mi ak piik cheechen anan chemengechen sityo ko mayai kit nemonyolu ak en kora en kokwet anan ko yon mi poisio nemiten en nganaset nemokyingei chitugul en toretet kou yon kagipet chito anan ko yon mi pongonutik cheu muchango chepo lagokap sugul chechoto chependi konetige anan kochute sugul cheu sugulisiekap parak.